Haha hena mũndũrũme na mũndũrũme ũyũ nĩ kũhanda arahanda, tondũ nĩ anyitĩte, nĩ anyitĩte mũmera na kũringana na mahũa maya-rĩ, ndĩrona ta rĩ waru arenda kũhanda, tondũ mahũa maya me mũmera-inĩ ũcio anyitĩte-rĩ marutagwo nĩ waru. Wahanda waru ciaruta mahũa cirutaga ta mau. Na mũndũ ũyũ nĩ mũnini ndakũrĩte mũno na nĩ areka ũrĩmi. Koguo ndamuona ndĩreciria, andũ ethĩ nĩmabatiĩ marore njĩra ingĩ cia gũthondeka mbeca, ona akorwo gũtirĩ mawĩra kana kĩ, mũndũ he kĩndũ angĩka tuge ta rĩu ũrĩmi mũndũ no athiĩ kwao, kana athiĩ handũ rĩngĩ thikũ ici andũ nĩmahoyanaga mũgũnda, athiĩ aheo handũ ahande kĩrĩa akũhanda nĩgetha agĩeterera kwandĩkwo rĩ kana kuona wĩra rĩ mũndũ ũyũ ndakagage kĩndũ angĩrĩa kana kĩndũ angĩhũthĩra o mũthenya. Tondũ andũ angĩ ethĩ nĩmarora mũno nĩ tondũ wa kwaga wĩra tondũ marorereirie o ũndũ ũmwe na he maũndũ maingĩ mũno mũndũ angĩka, nĩgetha acarie mbia kana one kĩndũ angĩhũthĩra, nĩgetha kĩmutindĩke mbere mũtũrĩre-inĩ . Koguo ũrĩmi nĩ kĩmwe kĩa maũndũ macio.

Haha hena andũ tofauti na othe me kambĩ, o mũndũ e cugũri-inĩ ciake, he kĩndũ o mũndũ areka, ta rĩu no wone mũthuri hau, he ũmwe ũrendia nguo, na nĩ mĩbuto arendĩa, na he mũthuri ũngĩ ũragũra nguo ici. Hakuhĩ nao hena athuri angĩ no nao no nguo marendia. Hau hakuhĩ nao hena mũtumia, nake nĩ akuĩte kambagi kana kamũhuko na nĩ kũgũra aragũra nguo, na thutha wao hena andũ marahetũka hau o mũndũ agĩthiĩ kũrĩa arenda gũthiĩ. Koguo ĩno nĩ thoko, na thoko ĩno, haha hahũrĩtwo mbica ĩno nĩ harĩa hendagio nguo. Koguo ndona kĩndũ gĩkĩ nĩ ndĩreciria indo iria andũ mekaga nĩgetha mũndũ acarie mbia, he andũ mendagia thoko na thoko ĩyo he andũ mendagia nguo, angĩ makendia nyanya, angĩ makendia itũngũrũ angĩ makendia matunda, hena andũ mendagia indo cia nyũmba nakĩ nakĩ, na ndona ũndũ ũyũ-rĩ, nĩ ndĩreciria mĩthenya ĩrĩa ĩkoragwo ya gũthiĩ thoko, ta rĩu gwĩtũ- rĩ, ga kerĩ nĩguo andũ mathiaga thoko kana kiumia, na nĩ ndĩrona nĩ ũndũ mwega ona gũthiĩ thoko gũkũ-rĩ, to kũgũra tu, ona andũ gũthiĩ, gũcemania, kwarangia ũguo, nĩgetha andũ mahote kũmenyana na gwakana.

Haha hena meri koguo ndarora ndona haha no hakorwo hee nakũu Mombatha-inĩ, kana handu hena iria ta kũrĩa Gĩthumo. Nyamũ ĩno nĩndĩ ndahũthĩra kũndũ gwĩtagwo Likoni, meri ĩrĩa nene ĩkĩragia andũ kuma mũkĩra ũrĩa ũngĩ magĩthiĩ ũrĩa ũngĩ wa maaĩ, nĩgetha mahote gũthiĩ cuguri-inĩ ciao. Rĩa mbere kũhaica meri ndarĩ na guoya mũno mũno mũno, tondũ kĩrĩa ndeciragia, nĩ atĩ ingĩhĩtia hanini ũguo kana kũngĩthiĩ ũndũ mũndũ agwe maaĩ-inĩ maya gũtirĩ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ mũndũ angĩka, tondũ maica ma mũndũ mathirĩra hau, tondũ no kũgũa ũngĩgũa ũgwe iria-inĩ. Na hena kĩndũ kĩahanĩkire o likoni beri ĩyo, andũ mahambire beri magĩthiĩ gũkĩrio, na beri ĩyo nĩyarikĩire maaĩ-inĩ, na andũ magĩkua andũ aingĩ mũno mũno mũno. Koguo ndona nyamũ ĩno ndĩreciria nĩ njega, nĩĩteithagia, no kũngĩthiĩ ũndũ yage kũmenyererwo wega kana yage kũhũthĩrwo na ũgĩ, andũ no makue na nĩ ũndũ wĩna ruo mũno mũno mũno.

Andũ aya nĩ akenu na andũ aya mekĩrĩte nguo tofauti. Hee na ũmwe wĩkĩrĩte nguo tofauti na arĩa angĩ na kũringana na ũrĩa megemetie rĩ, maronekana ta arĩ andũ a kũrĩa kuma maathai kana andũ a thamburu, no ndingĩkĩmenya mũno no nĩ andũ a kuma mĩena ĩyo na andũ aya nĩakenu. Mahana ta arĩ rwĩmbo maraina tondũ nĩmanyitithanĩtie moko nĩ makobi marahũra. Koguo andũ aya nĩakenu mũno na nĩ igongona marĩ. Na ndona ũndũ ũyũ nĩndĩrakena mũno tondũ ndĩrakenerera, ndĩrakenerera ũrĩa o mũndũ ekaga gĩkwao gĩkwao, nĩgetha mahote gũkenerera igongona tofauti iria cikoragwo ho. Tondũ mwana aciarwo, harĩ ũrĩa andũ makenagĩrĩra, akinya nĩ wa kũgimara, harĩ ũrĩa andũ makenagĩrĩra, akinya nĩ kũhika, harĩ ũrĩa andũ makenagĩrĩra, akinya, ona mũndũ athiĩ akinya nĩ gũkua, harĩ o ũrĩa andũ makenagĩrĩra, o mũndũ gĩkwao gĩkwao. Na nĩ ũndũ mwega mũno, tondũ nĩ ũrehaga andũ hamwe nĩgetha makenerere.

Haha hena kana , kana ga kairĩtu. Kana gaka ke mũithikiri-inĩ igũrũ, mĩithikiri ĩno ya twana, ĩno nini iria citwarithagia nyũmba na kana gaka nĩ gakenu mũno mũno, koguo ge kwao, no mũithikiri karatwarithia. Kahana ta kaumĩte gũkĩra, koguo gatiĩkĩte maũndũ maingĩ mũno, no ge kwao na nĩ gakenu, tondũ ke nyũmba koguo ndĩreciria nĩ kwao, na hena gĩtĩ hau koguo mũithikiri ũyũ karatwarithĩria kũrĩa twĩtaga metha-inĩ ĩĩ, nĩũramenya nyũmba nĩ ĩkoragwo na nakũu thĩiniĩ, kũrĩa andũ makomaga, nĩ ĩkoragwo na riko na nĩ ĩkoragwo na hau metha-inĩ, koguo nĩho karatwarithĩria mũithikiri ũyũ na nĩ gakenu kana gaka. Kana gaka ndarora-rĩ, kena mĩaka, mĩaka, mĩaka ta ĩtano ũguo, ĩĩ, kangĩkorwo ge kanene mũno, mĩaka ĩtano kana mĩaka ĩtandatũ, ĩĩ koguo haha nĩ kana na nĩ gakenu na nĩ mũithikiri karatwarithia na nĩ wega ciana gũkorwo na gĩkeno ci kwao, nĩguo...

Ũndũ ũyũ wĩna bata mũno mũno mũno, wĩna bata nĩgetha aciari mahote kũmenya ciana ciao cirĩ o nini, tondũ gũthiaga gũgakinya handũ mũciarĩ arenda kũmenya mwana e mũnene, tondũ nderutĩire kũmenya mwana agĩkũra na nĩ hĩndĩ rĩu arenda kũmenya mwana. Rĩu ũgakora aciari na ciana ciao-rĩ, citiranyitana maũndũ-inĩ maingĩ, na o mũndũ o wothe-rĩ, no nginya mũmenyane na no nginya mũkũrie ndũgũ, nĩgetha mũhote gũikarania. Koguo aciari matibatiĩ gũikara haraihu mũno na ciana ciao makiugaga atĩ tondũ nĩ ciana -rĩ, no nginya mekũheyo gĩtĩyo na no nginya megũikarania wega. Mũndũ no nginya oye ikinya amenye mwana wake na mũndũ amenye nĩkĩĩ mwana wake endaga kuma arĩ o mũnini, nĩgetha mahote gũigarania wega tondũ ũndũ ũyũ nĩ wa bata tondũ nĩ ũndũ ũmwe ũngĩtũma ũmenye mwana waku, gũthaka ũguo, nginya mwana agakũra ena ndũgũ nawe, koguo okorwo he kĩndũ kĩramũthumbũra nĩ egũkwĩra, tondũ ndarakuona ta mũciari, nĩ arakuona ta mũrata. Koguo ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno ona kwĩ mũciari.